Lagok chotok mii Homa Bay, ko mwaat kole bune icheket ngwaninwokik chechang. Eng betushek che kokosirto, ko lagok chutok, ko mwaat kole kikonam myandap malaria, ko alak kobutchin keringonik, ko alak kolae beek, ko alak kometoi sigik kwaak. Netai, aindok, ko mwaat kole, kilaa beek lagok chechotok che kiurerendos eng tabandab ainet notok bo Victoria. Kora , komi myandap malaria. Malaria kokikonam lagok chechang chebo Homa Bay. Ako yotok, ko lakwet kotomo ko kimit, komuch inendet borto nyi. Komuch borto nyi koborye myonitok bo malaria. Kora, amuu Homa Bay komitei palishetab keringonik, kochenge biik tuguk cheame. Akochenge kasishek yaani, koalda ngungunyek kobo taonishek. Eng yutok, kometoi keringonik ko yototin, ako lagok kororokchin olotok. Kora, kokobit nyasutiet ne metoi sigik lagokwak akoba